Ngũkũ, nĩ mũthemba wa nyoni na ngũkũ nĩcĩrekagĩa matumbĩ. matumbĩ maya nĩ marĩagwo na matumbĩ maya rĩ, nĩmakomithanagĩrĩrio ngũkũ makagĩa njui, ici njui nĩcio cĩnenehaga cĩgatwĩka, mwera kana njamba na matumbĩ nĩmeendetwo mũno nĩ andũ, na nĩ marĩagwo o nyũmba o nyũmba, nĩ tondũ nĩ marĩ proteini nyingĩ na nyama ya ngũkũ nayo nĩ nyende, no ĩrĩo ĩgĩcinwo kana gũkaranga.

Hĩndĩ ĩno ngũkũ ya mwera ya komĩthĩrĩrio matumbĩ, nĩ matũrĩkaga magatuĩka njui, na njui-rĩ nĩ ciendaga kũrorwo wega hĩndĩ ĩno ciĩ nini. Tondũ nĩ cigĩaga mĩrimũ kumana na heho, na nĩ kĩo ciaga cia ngũkũ-rĩ, ciekĩragwo thitima kana cigakĩrio mwaki wa njiko, nĩguo tũgĩe urugarĩ. Na nyũmba ĩno ya njui-rĩ, nĩ yendaga ĩgakwo yoetwo igũrũ na mahiga, tondũ njui no cirĩagwo nginya nĩ ciihũ.